Handũ haha haronania kothi itiganĩte, iria kaingĩ iheanagĩrũo nenda-ini cia ũkinyanĩria kana intaneti-inĩ, kũrĩa mũndũ aingĩraga agathondeka akaunti, nĩgetha ahote gũkinyĩra maũndũ mau ma gũthoma. Kothi ici, imwe nĩikoragũo cirĩ cia bure, na imwe cigakorũo iria ũbatie kũrĩhĩra, ũkarĩhĩra ta rĩngĩ na kĩndũ ta kandi, ona kana gũtũmĩra akaunti yaku ya bengi, nĩgetha mahote gũkũhingũrĩra akaunti ici, na wone indo icio cia gũthoma. Akaũntĩ ici nĩ cia bata mũno, tondũ nĩiteithagĩrĩria andũ arĩa makĩria iria cia bure, nĩiteithagĩrĩria andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa kũrĩha, makahota gũthoma na kũgĩa ũgĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo kompiuta, na nĩ kĩndũ kĩega na kĩrĩ bata mũno, rĩrĩa wamenya gũgĩtũmĩra nĩ gĩteithagia mũno. Ũkĩambĩrĩrĩa gwĩbundithia gũgĩtũmĩra, rĩmwe no hakorwo he haritũ no ũrigwo ũrĩa ũgwĩka. No thutha wa kũmenyera, maũndũ makoragwo marĩ mahũthũ, na mũtũrĩre nginya ũgacenjia. Tondũ ũgĩtũmĩra kompiuta no ũhote gũkinyĩra maũndũ maingĩ nenda-inĩ na intaneti-inĩ bata wakorwo wĩna intaneti ya kũigana na njega, no ũkinyĩre maũndũ maingĩ no ũmenye maũndũ maingĩ. Ona ningĩ no wandĩke ũtegũtũmĩra karamu rĩrĩa ũratũmĩra kĩndũ gĩkĩ.

Njĩra njega arĩmi mangĩtũmĩra nĩgetha gũkũria ũrĩithia wa ngũkũ, nĩ ta gũtigĩrĩra ngũkũ iria marakũria nĩ ngũkũ njega, na ngũkũ cia ngirĩndi njega na cirĩ na matumbĩ mega, ona maguoya mamo nĩmathaka, na ngũkũ ĩyo ĩrĩ na ũritũ mwega. Ona ningĩ, gũtigĩrĩra ngũkũ cirĩ na thogora mwega na mwagĩrĩru, nĩgetha andũ aingĩ mahote gũcigũra na matwarithie na mbere ũrĩmi na ũkũria wa ngũkũ. Ona ningĩ, kũgeria ngũkũ ciao cikoragwo na matumbĩ mega, manene ona marĩ na makorogoca mega, ũguo nĩũgũteithia gũtigĩrĩra ũkũria wa ngũkũ nĩ wathiĩ na mbere ũtekũhotoma.

Maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, marĩa marahutia motungata ma thirikari maria maheanagĩra nenda-inĩ, nĩ ta kwaga intaneti. Icigo imwe, citikoragũo na intaneti na citingĩhota kũingĩra nenda-inĩ, kũrĩa thirikari iraheanĩra motungata, kuoguo makinya marĩa thirikari ĩgnĩkinya nĩũndũ wa ũndũ ũcio, nĩgũtwara intaneti kũrĩ andũ acio, makamahe intaneti ya bure, na nĩgetha makahota gũkinyĩra, motungata macio. Ũndũ ũngĩ, nĩ nenda icio ciao, citi rĩmwe citihotaga kũnyitĩrĩra andũ aingĩ, rĩrĩa andũ aingĩ maingĩra gwetha motungata. Ũgakora rĩmwe citiracokia, kana rĩmwe nĩcirauga citirĩ kuo. Kuoguo ikinya rĩrĩa thirikari ĩngĩkinya, nĩ kũgeria kuongerera nenda icio ciao hinya, na nĩgetha cihotage gũkinyĩra andũ aingĩ, ona rĩrĩa andũ aingĩ maingĩra, makahotaga kuona motungata marĩa marabatara othe hamwe.